Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, nĩ ng'aragu ĩrĩa ĩgũmagĩra icigo iria nyũmũ mwena wa Kenya. Kũrĩa ng'aragu ĩno yũkaga, kana wagi wa mahuti ya mahiu, ng'ombe kana mbũri nyingĩ mũno, ona mahiũ marĩa marĩithagio, nĩ iteaga mioyo yao nĩ ng'aragu, nĩ kwaga nyeki kana kũrĩa cingĩhota kũrĩithie cirĩe irio iria cibataire. Ningĩ wagi wa maaĩ no ũtũmaga nyamũ ikue, kũguo haha nĩ wagi wa irio kana wagi wa mbura gĩcigo-inĩ kĩrĩa gĩkoragwo gĩtarĩ na ũkinyanĩru wa kũrĩithia mahiũ. Kũguo nĩ kuuga atĩ, hĩndĩ ciothe kwagĩa na kwaga mbura, nĩ kuagaga mahuti na gũgacũngĩrĩria mahiũ maingĩ makue.

Hari ũrĩmi wa waru, nĩ habatara ũmenyo ngũrani, ta kũmenya waru ũrĩa ũbatiĩ kũhanda, ndawa ĩrĩa ũbatiĩ kũhuhĩra waru nĩ getha ndũkagwatwo nĩ mĩrimũ kana tũtambi. Na ningĩ ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩgetha waru, ona kũũruta kuuma mĩgũnda-inĩ nginya thoko-inĩ. Ũyũ ũmenyo wa tukanio hamwe, nĩ guo ũtũmaga mũrĩmi akorwo na kũruta magetha marĩa magĩrĩire. Wa mbere, rĩrĩa wahanda waru nĩ ũbatiĩ ũũrore wega, ũthĩe ũkĩwĩkĩraga thumu na ũtigĩrĩre nĩ wahanda kĩmera-inĩ kĩrĩa kĩagĩrĩire, nĩ getha gũtikagĩe na kwaga kwa mbura kana gũkorwo kwĩna mbura nyingĩ ĩrĩa ĩngĩũka gũthũkia waru waku. Ningĩ rĩ, o ũrĩa waru ũrathiĩ ũgĩkũraga, nĩ ũbatiĩ kũhoya ũtaro kana kũgũra ndawa na bataraitha iria ibatarĩkaga kuongererwo nĩ getha waru ĩke wega makĩria. Ningĩ hĩndĩ yakinya nĩ ya kũgetha, nĩ ũbatiĩ ũgethe kũringana na ũrĩa thoko yaku ĩhana tondũ waru nĩ kĩndũ kĩmwe gĩthũkaga na ihenya mũno. Ũndu ũrĩa wa mwĩsho na wa bata makĩrĩa nĩ ũrĩa ũbatiĩ gũĩkĩra waru waku makonia-inĩ, waru ndũbatiĩ gũkorwo ũgĩĩkĩrwo ngũnia-inĩ angĩkorwo nĩ mũbuthu, tondũ kĩwaru kĩmwe kĩrĩ ngũnia-inĩ nĩ gĩtũmaga waru ciothe ithũke. Ũndũ ũcio ũngĩ wa mũico makĩria nĩ ũrĩa waru ũyũ ũkuagwo, waru nĩ ũkuagwo na marori ũgakinyio nginya mathoko-inĩ.

Ũndũ ũrĩa ũkaga hakiri-inĩ hakinya nĩ ũrĩmi wa nyanya, nĩ ũrĩa nyanya ĩgeragĩra ĩngĩgakinya nĩ kũgethwo, na gũtwarwo thoko-inĩ citũ. Kĩrĩa gĩtũmaga ndĩcirie mũno, nĩ ũrĩa nyanya ĩno ĩkoragwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ mbaa. Mbaa nĩyo thũ nene mũno ya nyanya, rĩrĩa riothe ndona mũndũ ahandĩte nyanya, ũndũ wa mbere kũmũria, kana gwĩciria, ũkoragawo ũhoro wĩgiĩ mbaa ĩrĩa ĩgũmagra nyanya, nĩ ndĩmũragia, nĩ njũragia mũrĩmi wothe ũrĩa ũhandĩte nyanya, kana nĩ ebangĩte kũhũrana na mbaa. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ndĩciragia ndona ũrĩmi wa nyanya, nĩ tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩgũmĩra nyanya. Maita maingĩ, rĩrĩa waga kũhuhĩra nyanya yaku ĩrĩ mũgũnda, nĩkoragwo na ũgwati wa kũgwatwo nĩ tũgunyo, igunyo ici nĩcio ciũkaga cigathũkia nyanya, na gũthũkia quality ĩrĩa yendekanaga thoko-inĩ ya nyanya. Ũguo nĩ kuga atĩ, nyanya nĩ kĩndũ kĩmwe gĩkoragwo gĩgĩbatara ũthuthuria mũnene, na wĩigĩrĩrĩki mũnene rĩrĩa kĩrahandwo, nĩgetha kĩhote kũruta magetha marĩa magĩrĩire. Nyanya nĩ ĩbatiĩ kũmenyererwo kũma ĩrĩ tuta-inĩ, ĩgĩkũra, ĩkĩruta mahũa, ona nginyagia rĩrĩa ĩrakũra nĩgetha ĩgethwo.

Ũrĩithia wa ng'ombe, ubataraga kĩndũ kĩmwe kĩrĩ bata, na kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩrĩa ng'ombe ĩrarĩa, na ĩkanyua. Hakinya nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, ng'ombe ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ na maaĩ ma kũigana nĩamu mĩĩrĩ ya ng'ombe ĩtagia maaĩ na gĩcunjĩ kĩnene mũno. Kogwo nĩ kuuga ati rĩrĩa rĩothe ng'ombe yaaga maaĩ, nĩ ĩkoragwo ĩkĩgũmĩrwo nĩ mĩrimu, kana ĩkahota gũkorwo ĩkĩrwara nĩ ũndũ wa ũrĩa irio ciao itarahota gwĩthĩa kana gũthĩĩka nda-inĩ. Ningĩ ũhei wa ng'ombe maaĩ nĩ ũtũmaga yongerere iria na njĩra nene mũno. Ũguo nĩ kuga atĩ ng'ombe ga iria ndĩbatiĩ kũimwo maaĩ. Ona gũtwĩka ng'ombe iria ingĩ citarĩ cia iria, cia nyama, ona cio nĩ cibatiĩ gũkorwo cikĩheo maaĩ. Ũrĩithia wa ng'ombe kũndũ nyanjara-inĩ, nĩ ũkoragwo ũtũgĩrĩtio mũno, niamu gũkũ nĩ ng'ombe ihotaga kwĩmathĩra irio cia cio, kana mahuti marĩa cirabatara kũrĩa. No waringithania na ũrĩithia wa ng'ombe na kũmĩhingĩra, nĩyo zero grazing, nĩ ĩkoragwo ĩtarĩ mũno. Ũguo nĩ ndũgĩrĩtie mũno hakinya nĩ ũrĩithia wa ng'ombe rũru-inĩ, kana nyanjara-inĩ cigathiĩ cikerĩithĩria, na cikarĩa mahuti marĩa cirenda gũcagũra cio nyene.